ore ena benki arashu ena baye naa ekiusu esiai e microfinance oontasati amu embenki ake oontasati nashumie ninche ropiyiani enye neya ilooni enye tenewueji aashu mkopo neeku ore ormarenge sapuk latoning`o naa kore ena benki naa enoontasati enoontomono ninche ake naa access ena bank neasishore neeku ilo olmarenge latoning`o aiusu empisha ena.

kang'as ake naaji aku tenaa osupamaket ashomo nakalo we receipt nayielou ajo kintalaa iropiyiani kata are arashu tenaa olduka ake naaji atii kiti laidim atejo ake aitau intokitin ake nainyang'u ,nalimu esiana ooroopiyiani naatalakii pee aitarian olaamirani loduka ajoki kitalaa iroopiyiani kata are pee etum ake siininye atoning'u pole pole, neyielou ajo kainyoo pee telekio iropiyiani inkuliek naashukoki balance.

ore ena naa engomia kake kitumia ake iltunganak oopuo amanaa opuo ajifuzare neitakedi iltunganak peyie itamanaa neeku tinilo naaji ake esafari itanaure ashu ilo aked amu etu aikata iked engomia kake iked ake nikitamanari nikitumi aitalaa iropiyiani naayieu ilopeny naa ining ake esidai amu e etiu ake enaa ishomo ake naaji recreational.

ore ene naa sipitali arashu enkipimata ooltunganak, aa idol ake ajo eking'amuni nikimpimi. neeku esiai esipitali ena, eishopo iltung'anak pookin mask amu keji pee metum esiai e germs nafasi, neeku esiai esipitali naloioto dukuya tene.aa egirae ake aang'amu oltamoyiai nipimi neyiolouni ajo kaa moyian eeta ninye pee etui naa aishoo irkeek oopuo aishiunyie ina moyian.

Ore eniyieu neikilikuanu olainyiang'ani kule metii Nena naayieu ninye naa eedim ake sii nayie aishoo engarriyiano ajoki ore ake sininche kule kulie naaje naishoo naisho naaji te mufano golden crown aashu gold crown ejoki ake ore sininche Kuna ale naa kepuo ake ebikoto naabik kuda naa kirrusha ake sininche enaa kuda neaku tenidimayu Niya siyie alo ang'as atem amu kenyanyuk ake onena naitunguari brookside metaa ninche iyie iyieu.

Ore enkitumiata e eGovernment nemegol nemelelek ake sii kake keyieu iltung'anak enkitaarrianoto ashua ewutaroto peyie etumoki aitumia amu mee iltung'anak pooki oisumate, naa keyieu ake sii naai niyata oltung'ani access e internet eyieu naa iyata internet tesimu ino peyie itum atijing'a. Neeku kaidim atejo kegol kake megol ake sii, neeku teniyieu niyiolou aitumia nimoku neeku ake iyata internet naa kelelek enkitumiata.